Ore inatoki nanapieki ilolan tiatua olduka sapuk enaaduo matejo nai supermarket, nakeji ina ekijo oshi yiok entroli. Entroli.

Teniu nilo amoku nena nyamalitin eh pokirare eh naa kisidai naaji tenitening'as oltung'ani alo ayiolou ajo kenka kaa kata naje oshi esha amu ore tenkata enchan keisidai naa tenilo aunisho amu inakata inakata etum eh endaa ino enkare aitobiraki niaku kesidai tening'as ayiolou ajo ore tena rishata naa keetae ena shan naa olapa liaja ebaiki ninteru aunisho asioki metaa kitobirakino in endaa ino tenkop enchan ore enkae kesidai naai teni ore ira eh enkairemoni ashu olairemoni ore ake piidol ajo kee iyata shida enkare naaku ninye oshi integemea oleng naa kesidai tenilo naaji atu aturr esilanke niturr ake esilanke sapuk niaku tenesha nikimputaki enkare ore ena are ore naai matejo enolameyu naa ninye iyie ingira aunie endaa ino pee milo naal alo aitasheyie esiai ino ashu biashara ino tenkaraki miata enkare.

Ore app empesa neeta ake nkulie ooitoi nindim atipika impisai tiatua akeyie empesa eetae mshwari neetae akeyie ninye kcb nitoki aata pochi la biashara ore taa ena naji mshwari o kcb na keas duo nche esiai nabo amu ore mshari na indik atpika mpisai ino matejo iyieu nipik ai save ropiyani inonok na indim ake atipika mshwari eyioloi anaa lock savings anaa lapatin nai liyieu, nitokini aata pochi la biashara aa ore taa nye naa orege lipik mpisai inonok ebiashara nimiyieu nintushul impisai inonok ompisai ebiashara neaku indim ake atabolo pochi la biashara nipik mpisai inonok aikunaa nejia.

Ore esiai e global pay tiatua mpesa naa keisaidia naake oltungani peyieedim atalaa intokitin ashuu isiatin, ebaiki naaji eeta isiatin niyieu nilak toonkuapi eboo anaa nnaji matejo American, matejo taa akeyie anaa USA nekakuapi eboo naa ekincho naa indima talaa eimu nena eimu mpesa ino tiatua tiatua ina global pay

Ore enkoitoi naidim ataasie naai nanu biashara te internet naa kang'as ninye eeku kaidim ataasie ena siai tiktok amu ore taata tiktok naa kisidai amu ijing ake tiktok nilo airorie iltung'anak king'orita nintoduaki inaduo tokiting inonok niyieu nimirr naa kitelelek esiai amu kiaku ore oltung'ani loyieu ninyiang'u matejo kei naai matejo imirita naai matejo inkilani naa ore enkila nayieu oltung'ani negelaki keon tinewuei nelimu ajo kebaa kebaa enaidim atijing'a niliki teniata nelak ake tinewuei nindim atimiraki niaku kisidai tiktok amu kitelelek esiai oleng'.

Ore enyamali orbao tematangaso tebiashara naa keng'as ninye akuu ore tenarishata nikiitii naa ore iltung'ana kumok nimidol Ajo kesujaa ena oitoi oleng edol Ajo ore tanakata iltung'ana netaa ninche ore epuoito naa kila mtu neloito shughuli enye neeku edol Ajo melelek pee edoli enaduo bao neeku tenilo apik ebai naa kelelek kigiroo iltung'ana kumok ore sii enkae ore esidano ore ake peeku keyieu oltung'ani metodua ena biashara eno naa kisidai amu teine ake eitau ee number enono amu epik naa sii ombaka number nipik mbaka ewueji nitii neeku kitelelek esiai too oltung'ani metaa duo kidim atodua enaa bao nisum amu meekumok ninye taata ketii iltung'ana laa kigiroo amu meyiolo aisuma netii irkulie laa kegiroo amu megira adamu Ajo kidimi atipik entoki naijio ena ewueji